Mashinishek choton chekiburkeen lakok eng sipitali chekakisich Kobo komonut ngamun mashinishek eleo ko boishen lakok choton che mait arowek Ako mi alak che mamiten eng chamet ap kee nepo borwek kwach ko mashinishek chuton ko kirichop eng oret nepokamonut ne ibure kou moet ap kamet ko yon kakinde lakwet mashinit noton ko sichei burkeiyet noton neu nekimiten en moet ap kametnyi ako ikoini kora lakwet kimnotet noton nebo kobois kepeperwek choton chebo borwek cho kora ko ikimiti biret ap muguleldo en lakwet nemining ako mashinishek lakok choton chekikinde mashinit noton nekipurkeen ko kikere lakochuton ko bwoni koechekitun en oret noton nekararan.

Cheko kotindoi komonutiet neo noton en kipkosopei ako kora kotindoi komonutiet neo eng moek choton chekakiiyei niton ko amun moek che chang ko nyolu kebokokchin koreri anan kikochin yon kokitoen kamet konyolu kikochi kora chechoton cheko kotindoi komonutiet noton neo nebo tekset ap kebeberwek che chang eng borta ako konu kora kimnotet eng moita ako miten terchinoshek che chang eng moita nekareri ak moita noton nimakipokokchi koreri moita noton nikareri komie akoyam cheko kekerer koyetu eng kimnotet ako kararan bortanyin ma miani eng sait age tugul ngap chechoton ko ribe tindoi komonutiet neo noton nebo korip kiyakik choton chemengech anan moek chemengech kora, cheko kokochin moita makatet noton nekararan netangus.

Biik choton chemyondos ko en amuneishek chechang' ko nan korot beek en borto ako bee chuton karor en borto ko nyolu keteshi icheget ako ole kiteshindoi icheget ko kobun sindanut noton anan nyolu kobun tikitik choton chebo chito asikobois en chokchinet niton ko ikimiti kepeperwek choton chebo borto en chito ako ikoen konyor kimnotet bechoton en borto ako biik chechang' konan kotebenkei amune kole ndakakikonon bee chuton ae ko mi amune siko beek chekakirutchin koter en beek choton chekakie ako kora kotoreti bichuton chu kaimyondos asikobit kosich chepchepindo noton nebo kong'et kobendat ngapi en akei tugul ikere ile chito nekakiteshi beek kamakertoi ikere ile namei kosweitoi anan konaam kotwek

Kerichek choton chekigochin biik chetindo miondo noton nebo malaria ko kirutchin icheget kerichot noton nebo chloroquine ako en biik alak kotam kigochin kerichek choton chelugui chebo kasartab wigisiek oeng ako wigisiek choton oeng yon keboisien kerichechoton en oret nemie ko inyoru sobeet noton nebo chokyinet, miondo noton nebo malaria ko ibu tiondo noton ne mbu, ko yan kasusin mbu ko konin miondo noton nebo malaria ako kingen mbu kele chome beek choton chekatogomak ko ak oldo elekabiit, ko nyolu keriib kebeberwechoton yemi beek ii, komiten en tililindo nekararan ak kebeberwek choton chebitotin keger kele kakiswach, kora ko siketer mioniton bo malaria ko kigegon netisiek konyolu keboisien netisiek choton chetege mbu asikobit kogirinda miondo noton nebo malaria.

ketesheet iih ko kigotoreet komwaita ngaleek choton chebo bireet ab kura agoo en atkai tugul iih kenyoruu konetisyeet kobun redioshek anan televisions iih konete biik elegibirtoo kura ak um iiiin um oreet noton negisibi kot kebiir kura ago bokomonuut, keteshoshek iih koityi biik chechang um aaah keteshoshek chu igo chuu chubo twitter, facebook ak tiktok iih kotoreti koraa ortinweek chu, boishen biik chechang, biik chechang anan ngele neranik chechang kenyorchin komosto noton nebo tiktok iih ak Twitter, agoo bichuton chang koo yoon kogiib konetutik kobwaa muswoknatoshek chuton iih igere ile kotoreti kogonobtoo ngaleek ab konetishet noton neboo koneet biik elegibirtoo kuraa, omunguu ole nyorchingee konetisheet neyamaat bichuton iih kobuun Tiktok iih ak Twitter anan koo Facebook,

Tinye kelchinoik chechang keret ab tuga en kobotindet niton ko amun bose chiletabgee noton nebo tuguk en mbar amun keitet elekiriben tuga ikere ile inyorchigee kora mbaret ak inyorchigee kora mbaret ak inyorchigee boroindo neoo kora en mbaretng'ung nebo iminji tuguk alak ana ko suswek choton chebo tuga kora tuga chekakiker ikere kotindoo konunoik chechang kou chego ikere ile inyoru en chong'indo niton ko amun tuga chekakiker ih konyorchigee ripset neyamat, nyorchingee amitwogik choton chekakipiman ih en kiwango nenyolunot ako kora tuchuton chekakiker ih ikere ile toreti kobotindet en boset ab kayaptaet ab mionwogik chechang ngap ikere tuga chon kakiker komotuitos ak tuga chun igo chumbo mara chebo chito age komoinomdoogee mionwogik choton cheterterchin